Ndara ,geche, piki pike, mtokni, ndikni, jii mawuotho e ndara kanyo, udi ,yiende kachiel kod pii moro bende aneno kanyo. Mago duto nikod nengo.

Nyaka ibed kod lony kachiel kod tuoro miloso godo okapege. To mar ariyo nyaka ibed gi duka kama ibiro usogie to dukano tonyaka iywne licence mamiyi thuolo mar uso giki gi. to kendo nyaka ibed kod tonde mag tweyo bede okepe gi.

Hango natiyo gi mashindni, nadiyo gikmane bathenego magolo pesa. To bang' kasegolo pesa to wiya owil ni onego bedni agolo kadna bende, madeko ma mashin omuonyo kadi ma bang'e to adhi dala gi pesa maonge kad.

Nyaka ibed kod lony mar tiyo tijni to nyaka ibed gi licence kata bara manyiso ni piny owacho oyieni mondo itim tijni. nyaka ibed gi pala kachiel kod beti mitiyo go e yango dhok, kendo nyaka ibed gi ratil kata rapim mipimo godo kilo mar dhok sama iseyengo.

Gini nabulo ga okinyi tatedo chai tamadho go kasto awuok tadhi e tijena kendo odhiambo ka ang' aduogo kendo abule kendo achame kayueyo mos bang tich matek mar odiochieng